gini inyausi kendo omii jauso yor yudo omenda kendo ma miyo ahero gini nikech ngato yudo omenda monyatimo go gikmoko kendo kata jokma onyiepo bende yudo ngufu kendo ngima maber ka gichamo gigi nikech gikonyo del kendo gimiyo del bedo gi ngima maber